Chang kakwautik chemuch isub chito asigopit ko tililit kongong. Kakwautichoto much isub ko magat iun kongung kila betut asigopit kotililit kongung. Kora ko magat iun, ee tuguk che keamisye chito ngitar iamisiei asigopit kora kotililit kot. Ago kit age ko magat ipangan kongong eng oret ne nyalunot, imuch inde agot kitambaok eng biik cheboisie kitambaok asigopit kotililit koiyoto.

Kakwautik chemuch iip asigopit ikirinde kisirek ko chang mising. Engtai ko magat iungei eng kila betut asigopit komanamit kisireek. Kora ko magat kot ne kiruisot iun tuguk che ruen kila asigopit koistogei chafuk ara komaraisi konamin kisirek ngiun tuguchotok iruen.

Tetutikyuk chebo kila betut ko chang mising amun eng kila karon ii komagat inyalal mat ak inyagei teta sogopit achopchi amitwogik biikab konyu. Korog anget icheget koam amitwogik choto ak korok achopchi icheg lunchi ak awe anyun mungaresiekyuk agoi koi koskoleny anyo achapchi kora amitwog ak anyaruchigei.